Boisioni en irou akere ale boisonoton neboketumndo siratik anan tuguk choton chekokobur en kot bokosomisitun ,bo komotun boisioni kot miisik amun toreti kotililit kot ak kobit koristot noton ne tilil en kot ,koraa boisioni Kobo komonut amun toguk kole chii noton neyae boisioni koboru kole inendet ko chi netienge Ako chi netienge um kole olemiten Kobo komonut ago toreti inei, boisioni niton koraa akere ale kobukotumnda tuguk choton che amitwogik ago amitwogik chuton kotogu kele logoek amun logoek chuton ndo kokibokokto en kot koraa katanuntos ak kokwerge kosomisekitun Ago noton kosamis.

en ireyu okere jii noton nekenam panget noton nengatip kot missing oo kanam komumech, kayeben komosto ake ole matam keyepishen tokuu ko jijiton kole mitukuk jeswoje oo tukujuton juu swoje ko chaik poishoniton ko ole kiyoyto konyolu kinet jito noton komie amun koroom boishoni anan koroom boishet noton nepoo keswaj chaik mii karik je terter ak ngomnotet nenyolu itindoi sikopit iyai kasini amun mo jii aketukul netot koyai kasini nyoluu koitindoi panget noton nengatip kot mising nemujee koswaj chai juton komie oo koraa konyoluu komii ole iwenditoi iniswojee chai juton simorutin yon iswoje amun ngotipen kot mising koraa chaik ii kowoo mbaret nekeswojee nyoluu jito yan kerinet olekiswoktitoo ak ole kipenditoo keswojee sikopit

Kiit notok ne akere ne tese tai en yu akere ele miten dakitari. Kou noton koparu kou ni kanam chito ako tagu kole kanamen choton tuguk che nyalu chenamen chito sikopit ko manamden miondo age tugul. Kora ko tagu kele kanam kilasit noton ne tagu kole mi karatiik, kotak kole kaipunen karatiik yuton. Pa kamanut keyai poishoni asipakeminan chito ngot ko tindai miondo noton ne kikure HIV konam kou notok. Ako poishoni ko nyalu kerut siet asikopwa karatik choton che kindai klasiniton i, ak keip kopa mashinit noton nepa kelile ak keker ngot komi tuguk chotok ma iyanatin che miten en karatikuk asikopit kenai.

En ireyu okere ole inoni ko moshinit noton nekiboisien en soet anan nekiboisien biik kot missing yan moe koboisien simoisiek kwak koyoto tuguk cheterter ana kotko komoe koyokto ng'olyot kobun simoit kotam koboisien soiti moshinit niton ih sikobit kokochi chametabgee konyor soet noton nemuche koyoto ngolyondonoto. Bitunat koroiton en koretnyun ih amun kiraal koroiton ih ako tam achome aboisien kot missing ako tam keliponjini koroiton en kila arawa kotiengei rapinik chetindoi anan oinon nemoe iboisien ichop en yuton. Bo komonut koroi amun kikotoreton kot missing ako amuche olei chi aketugul nemoche kii komuche kotoret inee en kasit neyoe ak kit aketugul

Kit noton nogeree en ireyu ogere ole chechu ko mawek choton che kororon kot missing ako toku kelee kakimin mawee chuton en chokindo kotok kolee miten mungaret netesetai ne mokyigee mawek cheten chuton ana mawek chechang kouu niton. Bo komonut komii mawek choton che uu chuton ii amun toreti emet en tuguk che terter netaa nekikonaita biik ko noton nemoche kogoi bik che chome mawek kotiengee kolee ko ngoo noton koti komii orusi kochome kogochi biik choronokwak mawek. Koraa mawek chuton kimuche keboishen en tuguk che terter kimuche keboishen kechoben tuguk choton chebore chebore tyongik anan kerichek choton che kipiten tyogik, koraa kimuche keboishen kechoben tugug en kompunit kouu mwanik

En ireyuton ogere ole kokichob omitwokik che onyiny kot missing ako omitwikichu kotogu kelee matumbo ko kainet noton ne kikocham bik koguren soiti amun chuto koyobu teta anan ko kiyakik alak tugul che kyome. Onyiniy korotwechu kot missing yon kokichob komie ako nyoluu kiun sikechobee , en ireyuton ko ele kyomdo koretwechu ko terter. kimuche kyam ko kakitesta muchelek ii kimuche kyam ko kakakyam ak bendo ako noton kochome biik chechang kwam omitwoki chuton ak bendo amun kigo naita bik kouu noton. Ochome omitwokii chuton ii amun roisii chobet ago magalii kot missing kosir alak